Mbica ĩno, ĩronania obithaa wa ũgitĩri wa barabara, na marĩ na mũtwarithia ũmwe wa nduthi. Na harĩa maroneka marũgamĩte mũkĩra-inĩ wa bara, na harĩa obithaa aroneka, ta arathoma handũ, kana ta arageria gũthoma kĩndũ kĩrĩa anyitĩte na moko nĩgetha amenya nĩ kĩ kĩrathiĩ na mbere. Abithaa a ũgitĩri wa barabara, marũgamaga barabara, na harĩa marũgamagia atũarithi a ngari na bikibiki, nĩgetha kũrora kana nĩ makĩnyĩrĩtie ikĩro irĩa ciagĩrĩire, nĩgetha makorwo magĩtwarithia ngari kana magĩtwarithia nduthi. Rĩrĩa mũtwarithia akorwo kana akorwo ndakinyĩtie ikĩro cia cia gũkorwo agĩtwarithia bara agaĩtwarithia nduthi barabara, nĩ oyagĩrwo makinya, na agatwarwo borithi, harĩa athiaga akandĩkĩrwo baĩni kana mbiru ĩrĩa ĩmũteithagia nĩgetha athiĩ na mbere. Kana athi athome gũtwarithia wega. Indo irĩa makoragwo abithaa aya makoragwo makĩrora nĩ ta nĩ indo ta insurance, license, na indo ingĩ irĩa ciagĩrĩire nĩgetha mũndũ akorwo agĩtwarithia ngari kana nduthi barabara. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria kũnyihia mĩtino mĩingĩ ya barabara nĩ amu mũndũ ũrĩa ũbatiĩ gũtwara ngari nĩ ũrĩa ũkinyarĩtie ikĩro. Na nĩ arahota gũtaũkwo wega, mĩtaratara na njĩra irĩa ciothe mũndũ abatiĩ kũgera kana ũrĩa mũndũ abatiĩ gũtwara ngari, atekũhĩtie mawatho marĩa mandĩkĩtwo nĩ thirkari ya ya barabara. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria, nĩ amu barabara nĩ ĩtũmagĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire, na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.